Adolita olowuaru keri, ore ele owuaru keri naa etakedo engari. Neeku ore entoki nagira aasa tene naa olowuaru keri otakedo engari egira ninye aduaya ngarin naapoito irmusunku naati eweji nejia kajo maasai mara neeku eweji ene park ena ogwesin idol ajo etekedo ena owuaru keri engari natii iltunganak. Mayiolo tena keton etii kake engari duo ena natii iltunganak oyetuo aingor kuna ngwesin nelotu ele owuaru keri neked enchumata naa netii siininche nkulie garin naapoito tidieweji naati iltunganak.

Ibelekenya ena bae toonkolongi aikunaki inji. Ore oshi taata mookure eshetitae nkajijik emboroi ashu esarngab oleng. Ore apa toonkulie olongi ashu larin ootulusoitie naa kesheti apa iltungank oleng ,kesheti enkaji enaaji emboroi ashu orkujita teshumata, kake ore oshi taata toonkulie olongi nayeuo ,etaa kepiki nkajijik ashet toosoitok. Nkajijik osoitok emanya iltunganak oleng ashu nemebati ina taata neyeuo tenkop pookin kake eton ake itum kulie kwapi naashet Kuna ajijik emboroi.

Ore nkukui onkiri tebatisho oltunganak majo nanu keeta enyamali, hoo naa ore nkiri enkuku, ore naaji enyamali najo keidimayu naaji neeta naa ore ake pee enya oltungani enkuku namwoi naa mesidai amu kelelek eitanyama enkoshoke oltungani. Ore enkae nyamali naa tenenya oltungani enkuku nateremoki olchani, neeku ketaremoki enkuku olchani naaji lemeyian naje naa kelelek eitanyamal otungani enkoshoke amu etoin anaa etii lelo keek orsarge ashu nkiri enaduo lukunku neeku mee sidai enkirgo elukunku namwoi tebiotisho oltungani.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa adolita enkera naibungita ,ntoyie taa kuna .Ore entoki naitadamu ena ashu naitengen naa kegira ena kerai eibungitae esimu sapuk oshi naji tab .Ore ene keitumiyai nkera kutitik meitengeni ,nisulaki tena rishata eeta ake oltungani oishooki ena kerai ena simu neeku ninye egira aoshie empisha idipaki aitengena matumisi enye wesiadano enye. Keisidai amu kitengen nkera eniko pee eyiolou ntokiting ashu enkisuma enarishata eteknology.

Ore ena naa endaa naje ashu enkaitubului naatuunoki tolchampa nebulu. Neeku endaa ake ninye ena nanyae neeku ore eninko pee iyiolou ajo etaa kegira entoki ashu enkaitubului nituuno esidai naa teneosh intapuka aikunaki inji naa kitodolu ina nchere etaa tenakata etaa kejo peyie eku tayari peyie eikesuni amu eidipa naa atoosho ntapuka. Etaa tenakata kejo peyie eiteru ayiu irnganayio ,ore pee eitu irnganayio nikesuni nesulari kuna mauwa.

Ore ena, naa orkikuai. Orkikuai ele lotuunoki aita tenkoitoi enking'asia oleng, ore oshi orkikuai teneuni, naa intona oshi enye euni. Ena stem, ninye oshi euni. Neku idol ajo, ore enaunoto naa itadokioki ing'asa ake ore enaisum oltung'ani, eniko, naa kepik ake enkare atua ebaket, nepik inkulukuok, nepik ake kuna baketi nkulukuok, nebukoki nkariak, nepik pookin atua orpuya obo, nedung'u orkikuai nitadoki atua. Nebulu taa kulo kikuan petumokini awaita meshomoita abulu tolchamba.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena pisha, ore ele tungani oitashe tene, ore ene naa eweji ekenya ashu parliament olarikoni ele tungani ebaiki naa osapuk ake ninye lesirkali ogira airorie irkulikae ashua eeta emabe ashu enkipirta nagira aimaki naaji naret olosho. Egira aimaki eeta enkitengena naishorita iltunganak enikuna pee eitengen pee erik olosho dukuya toonkoitoi naaje. Ore entoki nadamu tenadol ena, eisidai tenepuonu ilarikok aimaki mbaa naapoito dukuya tolosho lekenya.

Ore ena siai tenkopang, ore ena naa olchani ele lotuunoki loontoking oji watermelon organayioi ele sidai oleng tebiotisho oltungani. Ore tenkopang keuni taa ele toki amu ore enkopang ketii enkolong ekutosha naa ore ele nganayioni ayiolo nanu ,enyor atubulu tenkop natii enkolong ashu enkop nairowua .Ore pee ebulu neirag tenkop ,meitodoru oshi ninye ele shani ore kunda kulie naa irmaisurin naa keuni siininche oleng tenkopang amu enyori taa irmaisurin oleng ata ele nganayio oji melon kenyori oleng neisulaki toonkwapi orpurkel.

Ore entoki nadolita tene, oltungani oibungita esimu ,ore ene naa porta l ashu app eweji neji ecitizen ene sirkali taa ena platform amu ninye itumie nkiasin ashu iretoton pookin esirkali naa isidai oshi amu tenkoitoi oloingange ,Bora ake iyata oltungani esimu niyata internet nitumoki aingoru ereteto pookin niyieu naiusiana sirkali tena platform miyata enyamali. Ekelelek oleng naa enkoitoi sii nasioyo nemishiliwaOre ena toki nayaua sirkali netaa ereteto tukul tolosho lekenya.

Ore ena naa ore entoki nagira aasa ashu nadolita teneweji, naa iltunganak ogira eeta entoki nagirae aitengen ele tungani ashu oltungani oisuyana ele shampa. Ore ene netii ochampa etuunishe ele tungani ,edolita ntokiting kumok irmasurin, irkeek lornganayio adolita emukunta aniremokino kake etiu enaa eton eitu epik endaa ashu enaidipie aikesunyie, nelio greenhouse. Ena taa oshi napiki ,enkaji napiki ntokiting naijo irnyanya neunieki siininche impuka neeku egira ele tungani aitengen irkulikae ajo kaji eikunari ena siai negira sii aitukuj.

Ore ena ore enaikoni tenaisum oltungani peyie eyiolou ena siai naa keliki ajo eyieu sii nees oltungani ntokiting kumok, ore ene dukuya keyieu neeta ele too lopiki nkulupuok. Amu ore ena naa olchani ake otuuno ,oinyangua oltungani neun pee ebulu nelus enkang enye. Kaitengen nchere keyieu ningas apik nkulupuok naa kulupuok naado ashu enyor kuna ,nibukoki atua ele mukebe. Ore pee ibukoki aiput nipik enkare metaa keshal ,ore enkae nitumoki atuuno oladuo shani paa inukaa pi toonkulupuok nimook abukoki enkare pee metoyu.

Ore ene, adolita emposta ashu ibawoi naigero, ijo mabikol, naitodolu ajo kaalo etii ewei neje. Tenaa ke Mombasa, kegira aitodolu njere, kamaa Mombasa tene, kenkilomitani aja? Amaa Nairobi tene, kenkilomitani aja? Kaalo etii si sipitali? Kaji etii sipitali tenewueji? Kaalo etii Tanzania? Inkilomitani aja? Kaalo etii Kilimanjaro? Inkilomitani aja? Kaalo etii sokoni, naa kaalo etii, Serengeti, naa nkilomitani nara esiana naigero tene. Kaalo etii ewueji neji Momela? Na nkilomitani aja tene? Ore enkae, naa enkop naji Nairobi. Nkilomitani aja Nairobi, naa kaashoto etii tenaalo?

Ore ena pisha nitodolu oltungani logira aishooyo ajo certificate olari loonkalifuni are otikitam ogwan entemata e secondary KCSE neeku etupukutuo matokeo enche ketiu enaa kegira aitankasa nchere etaa ketii tayari ena certificate olari loonkalifuni are otikitam onkilasini ogwan e secondary neeku ilo tungani ele orkitioki oitasheki enkisuma e secondary ashu ntemeta ogira aitodolu ena certificate ajo etupukutuo matokeo onkera entemeta ilo ari onkilasini ogwan.

Ore entoki etipat tene, igira orais le Kenya tenebo adolita larikok opaasha, adolita enkitok naitasheki esiai ontimi, nadolita orkiti lorais Kindiki, egira ninche aing'or ebae naasita orais, eeta entoki naiteng'enita iltung'anak ashu eeta ake project naje natabolo ashu nagira ajo ayieu niteru, neeku ninye ena nagira aitoduaya tena mashini. Egira autaki, iltung'anak. Enetipat ena amu keyiolou iltung'anak, etii iltung'anak otodua ajo kanyioo nagira aasa, neeku esidai amu kegirai ake aing'or, neeku kesidai ena tolosho le Kenya.

Ore entoki nagira aasa tene, naa entoki sidai ena, ashu ebae sidai. Adolita ntasati botorok tadoi mekutitik, eeta entoki entumo duo naata, enaa enadolta ishopo, ebaiki nolturrur naji fulani, amu ishopito ninche inkilani nanyanyuk, neeku enkiteng'ena etii naa kesidai oshi ena, amu kilepunye, nitodolu tipat ontasati ashu intomonok tenkop. Nitagol sininche peu naboisho, nelikio ajo iltung'anak letipat, naa tenibung'a intomonok tenebo, naa iltung'anak letipat oleng. Nekeidim nees imbaa sidan, ekidim nitayu iropiyiani enaa olturrur, ore kuna ropiyiani, nisumie inkera enye, neesie imbaa kumok sapukin temurua.